Oree enaa naa enkiremoree igiraa akurokii olchamba ashuu aairep eweujii neepik endaa oree entokii naitiship tenaa pishaa naa ilntunganak ogiraa aas esiai oo nkaik peyiee etum aainosa endaa enkiremoree ashuu egirra olntungani aitobirriuu olchanii olotuu aakuu oloip

Oree ene naa kegirae aaitobirr eweujii neshumiekii enkaree aaa ilntangii naa oree entokii sidai tonkop ang ooo masae tanabata oleng mee ilntunganak pookin ootum enkare naoki hoo naa oree ene naa eweujii neshumiekii enkare oree ilntunganak kumok naa kitumia enoshii kare naashau nejing ilntangii peyiee itumiae teekuu iyaata olntangii naa kisidai amuu tenelotuu enkata enkuree oleng naa milau enkaree niwok ashuu niyierishore, neeku oree enchetata oo elntangiii tenkop naa endotoxin sidai oleng

Ore taa entoki nadolita tiatua ena pishaa ingarin naa ore sii kuna garin naanap iltung'anak ololan aaya iweitin naaapasha n inche teniyieu nimpnga tene badala nilo toonkejek nintumia enkoitoi niminauru nimiya sii enkata sapuk nitumoki ataasa isiatin inonok tenkata dorop. keitodolu iltung'anak oosita ilchugulini naapaasha eetai ilooti ninche osokoni oke ketui enaa ore ena pisha jio naaji nairobi etii iloogira apuonu aas biashara ologira apuonu ainyiang'isho neeku ketii ena pisha naa inemaana

Ore ena pisha naa keitodolu enkitengena ooltung'anak ooje aataa ore intokitin kumok serikali naa keyau iltung'anak nepuoi aatumo tewueji nebo neisumi eiipirta enkampuni ashuu entoki nagirai aas matejo nayieu eng'eno ooltung'anak kumok peyie itumoki atayiolo niyieu sii iltung'anak ooidapa aataas niteng irkulie tung'anak neeku ore iltung'anak oogira atoni naa ninche egirai aaliki ore ilo tung'ani ohira aitashe tedukuya ore sii ajo keeta kulo ina toki natii emurt naa ninye eji baj entoki natii enkarna ekila oltung'ani

Ore taa ena pisha naa kitodolu osirua oje, aa osirua lorkuaak oleng. naa ore tenakop oormaasae ashu temurua ang.na ore isiruai laijo kulo naa kikumok oleng. amu kejo aaku ore isiruai liarusi, isiruai loo ntokitin napaasha. kejo aaku ore siruai pookin naa ketii olkuaak. kake ore naaji olorkuaak oleng. naa keesa oshi nkatitin. matejo teneku duo eyamua oltungani ajo kaas taata esiai olkuaak ake olkuuaka ake aa irporori taa. epuoyie. amu ore iltunganak kepuo irkulie nejo. orporor oje taata oota. osirua oje naa nkilani naaje ishopi. naa kisidai entoki amu keshul iltunganak ashukoki iltunganak. orkuaak lenye pee ning'uaa aikata orkuaak. orkuaam loormaasae. nitadamu iyiook enkishopo oormaasae. neme ishunye aikata Ina kishopo. nisho iyiook matishipakinoto. orkuaak loormaasae enkata pookin. nemekirikno iyiook.

Ore ena pisha na kitodolu olkuak, lenkop naje hoo neme enoormaasae kake orkuaak akeyie laa losirua, lenkop naje, naa ore entoki sidai toosiriao pookin loishopi olkishopo lorkuaak, ashu lenkop naje naa keret iltunganak kumok amu kitadamu ajo ore apa loo kakuyiaa lenye ashu, iltunganak oiterutua pee ming'uaa ilo kuak. pee ming'uaa aikata olkuaak lenye. ata tenkisuma oltungani abaiki ene baa keshuko ake alo enkop enye aas ntokitin orkuak. naa kesidain mikirikino, pee mintubulu nkera inonok mikirikino enaingua. nikishuk anaa pooki kata, ashuku eninguaa apa naa kajo nanu kesidai ake

Ore taa ena naa entered ashu empeut, naokishore nchore. ore tenakop oormaasae. naa ninye itumia nkishu aaokie enkare. ore sii too nkulie katitin. naa ninye itooskishore intomonok. ore entoki nalotu idamunot ainei tenadol ena pisha naa kitodolu ajo ore ene wueji, naa ketii nchoore. ketii sii iltunganak naa ewueji. netii sii inkishu, aaninche taa nchore .naa ore iltunganak Lene naa kenyor nchorei ashu keeta nchoorei. amu ore aiteru ene kajo kisapuk akeyiyie. amu keji taa empeut. ekijo iyiook empeut. naa ore empeut kikumok inkishu naidim atookie ena peut enkare. ooleng. inkishu naaji imiai are tenkata nabo.

Ore ena pisha naa kitodolu iltunganak otii inchugulini napaasha. kitodolu sii etiu anaa olkerenket le Nairobi, etii taa iltunganak oyetuo enkinyiang'are, netii sii iltunganak oogira amirisho. ina pee idol ajo ore iltunganak Kila oltungani netii enchuguli enye. kila oltungani neesita ntokitin enyenak. amu eeyawua siatin iltunganak tenebo. nepuonu aatumo, torkerenket oje laa ninye netumieki inaduoo tokitin naayieuni. enaa. nkilanik tenidol ede wueji naa idol enkaji oosimui. nidol sii olduka. egari Naya iltunganak tede nkae, intokitin sii apik enkong'u penyo. nidol ildukai lotio atua, aa taa etii Ile daa oloonkilani. neeku kikumok ntokitin nagira aasa tena pisha. kake ewueji nemirishoreki ake ninye.

Ore ena pisha naa kitodolu olkirari ogira aisho oltungani olchani, ashu egira akeyie aisho eretoto naidimayu neeku olkirari oltungani pookin, hoo duoo nemelio oleng enaasa, enagira aasa tena pisha, ore esiai oldakitari akeyie olkitarini naa, kelio ajo kenyokita ildakitarini otii ena pisha oleng. naa ore esiai ebiotisho, keyieu iltunganak pookin neeku biot. naa kajo keniajia esita iltunganak lotii ene wueji, aaretoki pee etumoki aatotoni aabiot iltunganak. kadoolta sii ajo ketii idapashi sipitali aa ninche taa oshi enapieko iltamoyia. Etii iltunganak loosita. ildakitarini oosita ntokitin napaasha. etii sii likae oingorita nkonyek. ore tedorop naa ore ena naa iltunganak oingor biotisho. ildakitarini.

Kadoluta angas enkardasi, adolita sii enkiti simu aa enenkaina. adolita sii enkiti toki keji tenkutukoolashumpa aa tablet naadolita aa ore taa ena computer ninye egira Ina kardasi apukunye aa ninye egirae aajo eTiMS ena Karna naji eTiMS ninye egira Ina mashini taa aitayu. ore taa eTiMS naa entoki esirkali.

Kadolita tene wueji olowuaru keri, naadolita sii nkujit, naadolita enkoitoi naimi, naadolita sii enkaina oltungani tene oibungita entoki naijo enkararai. nadolita sii ena toki aa enkkarata taa naoboorieki, olowuari too lukuny, adolita sii irkutik irkeek tene wueji, adolita enkaji penyo kake hoo nemelioo oleng kake kelio ake enkiti aji naadolita inkujit ashu enkiti kiwancha.aa Nena tokitin taa adolita. nadolita sii olowuaru laijo kegira aingor ele owuaru keri taa ,ijo keeta oltungani ogira aimariri tenankae shoto. Naadolita ee.

Ore ena bae naa kitodolu ajo ena pisha, naa kitodolu nkera naagira aisum esiai e biotisho, toldakitari taa ore eda gari naa egari Naya oshi iltamoyia. negirae naaji aliki nkera ajo ore pee edolu ena gari naaji agira take adamu tedamunoto aai taa, naa pee iwuanga tolbaribara amu mitashe oshi ninye ena gari. ena nanap iltamoyia. naa ore sii ena pisha keret nkera natii kutitik, pee tum aanoto edamunoto pee etum aisumata naaji meyieu sii irkulie nepuonu aaku ildakitarini ore irkulie neeku naaji keeta engeno naje tiatua taa teneeku etodua entoki naijo egari. ooltunganak le sipitali kake pee meureyu. ore tenitengeni nepuonu aayiolou ajo kereti iltunganak too nkoitoi naaje aa okoa taa enkishui.

Ore ena pisha naa kitodolu iltunganak entoki naji nagira aasa aa taa iloibonok. ore apa naa kepuo iltunganak iloibonok teneeku eimaitie egoloto naje ashu eeta oltungani oyieu nepuo naaji aar, lemeyiewuaki sidain, ashu eeta ntokitin naayieu nibelekenya te maisha enye. ore ena pisha, kitodolu ajo ore ele tungani otii enaalo oishopito enkila naibor naa ninye naaji oota apa shida naje, neeku ninye oyaka oloiboni araki .minguraki ewalata naje tenkaraki naaji inatoki apa nagira aimaa, nemeyiolo ajo kainyioo. neeku kitodolu ajo eyieunoto pee eyiolou esipata naje naisudoro nemeeta likae tungani oidim atodua

Ore ena naa ewueji nemirieki ekiata oogarin ashu olltukutuki ashu eilata dii ninye oltaa. ore ena toki naa keji ena kampuni naa keji total. ore sii enankae pisha enaalo naa kitodolu enkampuni, ore taa ena kampuni naji epra naa ninye naitasheki enkampuni oilat oogarin. ashu eilata akeyieyei pookin tenakop te Kenya naji matejo. neeku ore ena kibunga total netum nkardasini enye te epara pee etumoki ataas esiai naishooyo taa eilata aisho kulo tunganak looltukituki oloogarin. ore enkampuni e epra nibungare Ina nkulie kampunini aa keetae taa noo shell .nkampunini kumok.

Ore ena pisha naa keeta ntokitin kumok oleng naagira aendelea, kadolita nkera esukuul, kitodolu ajo osokoni oje, laa ninye neesieki ntokitin kumok amu kadolita etii ewueji nemirieki irkeek looking aa chemist etii sii iltunganak loogira ainyiangu daikin. adolita sii nkera esukuul, etii sii iltunganak oopoito iweujitin nepaasha. neeku kitodolu ajo ore ena naa esiai naasi ,pee ekenyu o peemutu too wuejitin kumok, enkop ashu ntokitin naas iltunganak inkatitin pookin. amu itum nkera epoito sukuul, nitum intoiwuo enye erikoto sukuul inaduoo kera. nitum Nena toiwuo enye egira aas ibiasharani naijo Kuna. ainyiangisho. Nemirisho nkulie. neennyiangu nkulie, neetae dii ninye nkulie nagira aaya nkera enye clinic .aa taa sipitali pee etum aanotito ilkeek

Ore ena pisha naa kitodolu iltunganak otii isiatin napaasha, etii iltunganak loogira Aamir idaikin ilmashungua, etii edankae tasat nagira amir inkitunkuuni, etii iltunganak oopoito oorkito nkera enye sukuul, etii irkulie tunganak oopoito ake nchugulini. ore tedorop naa ore ena pisha kitodolu istiatin naasi iltunganak anaake peetum ainosa edaa, ashu anaake peetum ataas nchugulini enye etedekenya oteipa ashu toolapaitin toolarin. naa iji oshiake es iltunganak pookin. ore sii ena pisha ketii garin aa taa kitodolu ajo ketii iltunganak loitumia garin pee ebau ene wueji aas biasharani ene. naa ninye sii itumia irkulie pee eshukore.